Eliud Kipchoge, en kijana mathiring'inyi ahinya. En kijana mong'ere ma ringo ng'weye mopogore opogore, oringo matek ahinya. Kendo oseyudo okombe mang'eny e ng'wech mose ringo go, kendo osebedo ka oyombe ng'weye te mosebedo koringe.